Nekigere anyun en yutok yu ko kolsetab ingwek ago ingwot anyun niton nikigere ko tererian. Kocham anyun imoche chito asiyegu kabatindet anyun nebo ingwechuto kocham ko nyalunot anyun mising chito itinye anyun ketiik che sapoteni ingwechuton ago cham anyun kogararan mising itinye chito beek che ipisi ketiton. Kocham anyun koitinye beek, itore paipit asikotisyin beeko asigochun komie.

Chobet anyun nebo mandasinik koboisio age nebo kamanut mising ago eng kerunenyun anendet anyun, achome boisioni mising. Ko anyun ibwotyo anyun atkinye kimengech kokinyolchin anyun kokakoit betut nebo siguguu. Koyoto anyun ko kikikonech kasarta kebe jikoni asigechop anyun mandasinik kechopchinj agot toek che kimuikoikoit. Ko kiy anyun nekiachome mising amu kianyoru boroindo anyun eng yutok asiamuch aam ogot mandasinichuto asutu eng maat.

Ngelalee anyun rutet ap piiko ak poishet ap sindanoshek kopwotwo anyun kenyit ap elipu oeng ak tiptem, koyuto anyun ko kikamong koroito nepo COVID-19 ko kinyorchin anyun serikalit kolasimishan piko kerut chitugul asiko manam anyun koroito ko anyun apuoti kiawe anyun sipitali Ako kinyekeruto anyun keut ap katam, ko kikirutcho anyun kerichek alak koalas king'wanen mising ako agere anyun eng kerunenyu ane ale kitaret piik chechang mising kerche chuto kikirutchech Ako manam piko chebo kokwenyo akot anyun miondo nitok.

Kigere anyun chichi katebing'weny en yutoyu Ako eng kerunenyu chichi kokenyi anyun kekoch results amu kanyoyutoyu po vct asinyoko pimankee anyun akopo koroitap HIV ko anyun eng kerunenyu ko cham angen ale po komonut anyun mising iwendi chito anyun kot nito po vct asikepimanin asinai chito hali neng'ung ko kiy nebo komonut mising amun yuto kora ko kukewe kocham kekonin kinetishie akokora oratunwek chemogio ipoishe chito asimanamin koroito po HIV ko kerunenyu ko kiy nebo komonut mising anyun keba akevisiten koito.

Mito anyun kokwonik cheterter eng emetnyo nebo Kenya cheti tumwek chebokwong'ut ,ko netai anyun ko nebo kaplem kocham anyun eng kaplem kocham ng'omi tumwek cheu arusishek kocham kebendi anyun amisiet Ako ndakidancan kotulei anyun tembur engyo, kidansani akesachi tikokoi akoigere anyun ile ingen kodanson anyun Pichoto nebo oeng kora kocham icheget komito kora meet anan kasarta nikabit meet kocham kebendi anyun asigeriryo akewokcho anyun piik ap kokowet kobek kesherekeani anyun meet nebo chito.

Kerchek anyun chu kanam chichi kegere en pichait ni ko cham ko kerchek chebo piik chimnyantos chetinye anyun koroiton po HIV, ko cham anyun kerchechu ko kikotoret pichuto imnyandos mising amun cham keboishen kerchechuto asikotekta icheget manam akot mionwokik alak cheu chebo tuberculosis anan ko akot kora mionwokik chetos ikoch anyun koimutik chechang eng porwek kwach ko anyun kerchechuto cham kenyoru eng hospitalishek cheterter Ako bo Puch ikoitoi serikali nemakiluponi chepkonda agetugul.

Eng pichait ni kegere anyun chebiosani mi mbara agotogu anyun kole inendet ko kobotindet Ako ribei I endet anyun tuga mito anyun inendet imbaret ako kaip anyun mukombet nyokotilei anyun susuek chuton kigol chebo nepie en imbaret nyi ko anyun eng tukcheapwatiti anyun ni ko kiy nebo komonut anyun mising kokekol chito anyun susuek chutok . Ako cham kotoreti anyun kobotik chebo tuga asikopoe anyun susuek chuton tuchuta kwach eng boishet ng'wan nebo kila betut.

Niton nii anyun ko ribsetab sekemik, ko anyun asirib sekemik kocham komakat itinye chito moing'et, kocham icheng'e chito moing'onik chechang ak ibuu anyun kobwa imbareng'ung asindeate ketik, ko kii anyun nebo komonut mising boishoni amun cham ko kekes chito anyun kumiat nekochob sekemichuton kocham ng'ialde anyun ng'o kechito Nebo mung'aret ko kokonin chepkondok chechang mising, Nebo oeng kora kocham ko keikes en moing'et ak iibchi anyun biik anyun chebo kaa asikwam kumianito kocham keboishen anyun eng' Kaa kou kerichot yoon omin chito moet kocham kekorokoni ak beek asikekoni, kocham kotoreti moet asikosob eng' chokyinet.